Woi abwati bo kamanut boishoni amun igere ile, kaimuch ikol minutyoni kowendi kokonin kelchin eng betushek chemi tai yekainyoru rurutik guk. Ako kou notok iwendi inyoru amitwagik ako me nyalili agibo kaimutyet nebo amitwagik ako kou notok kowendi kotareti eng tekset nebo borta nebo chi tugul eng familia nen'gung ana eng tekset ab borta n'gung. Ako kou notok iwendi itese tai komie anan isabe anan imenye komie.

Yeimache ikol minutik chu mitei imbar che chutok ko karandelek. Ineti chito ilenjini korok kobalei keringonik, yeityo konde keswek chebo karandelek ako ye kakonde, komachei konde kora, yekakonde keswe chotok bo karandelek kometa koshei kotaku kol yemitei karandelek, kochny ketit ak kolumchi yotok, sikomuch yekakoekitu karandelek kou yeu eng pichait, komuch korop ketotok ako kou nitik konyoru boraindo nebo koii logoek che chan'g. Ako yeindei ketik komende kochilgei amun makat ikochi boroindo nebo koman'g logoek che chan'g.

Simuch isuldae boishet nemitei eng pichait, ichenye eik korok, yeityo irat eichotok koek oeng oeng, kou notok yekakobata notok, ichenye mashinit nitoni imuche isuldae eng boishet notok nebo kabatet ab imbaret. Ako kou notok kowendi kotoretin komeboishe mising inguvut neo. anan komeboishe kimnatet neo, amu eichu chebendi kotareti kasuldaet ab boishonitok, yeiwendi inamjini ingweny moshinit ak kochut eik ako kou notok komuchi kobat imbaret mashinit notok

Bo kamanut boishoni eng kokwatinwek chok amu che kikere eng yu, ko minutik ako minutik chu kokonu amitwagik. Ye kaiyoru chito amitwagik kowendi kotareti tekset nebo borta nebo chitugul, ako kou notak imuche imeny chita sabet nekararan itindai chametabkei amu amitwagik chutachu.

Achame boishoni, ako boishoni gegere ko kolsetab chebololet ye chebololet ko amitwakik che chotok kiamei sikomuch kokon teksetab borto nebo chi age tugul. Ako chebololet imuch iam komugul ku nitokni, iwendi itonatoni komengechitu aginde ma akiam ye kako ruryo. Ako kora komitei sokek ab chebololet ye imuche iton akoek ingwek guk akiam kou ingwek alak tugul. Ako boishoni koba kamanut amu yeisuldae boishoni kokonu minutyadani rurutik chechang yeiwendi iame amitwakik chutok, eng kasarta ne koi ne mewendi i baoryanjini rarunet ab amitwagik eng kot nyun'g.

Kit nabwati yeager boishoni, ko chu ko matundek anan ko machungwat ne notok mising ko naat ko chobinek. Ako machungwandani keamei kou matundek alak tugul, yekakorurya kowalaskei kobiriritu eng rangyat ako kounotok iame chito akowendi kotareti eng rekset nebo borta kou matundek alak tugul.

Eng pichait kegere kele kit neimuchi kotesetai eng yu ko kesetab rurutuk, ye yutok kekere kakemuch kekes chebololet mising konaat ko butarnut. Ako eng kebeberta ni age kora kegerekele mitei rabwanik chekakemuch kora kekes, ako eng imbarani kekere kele bara mising imbarani yekimuch kabatindani, kokol minutik chechang eng imbaret ye igere ile kakomuch konyor rurutik chechang chebo chebololet ine kotesetai keset chebo minutik chi chekikol eng tai.

Ya itesetai kolset ak semberetab minutik chu komache ye igole igochi icheget boroido sikomuch ko yekabityo konyor boroindo nebo komong rurutikwak komye en oret nemochilege. Kou noto kowendi kogere kole kaimuch komong rurutik che chang ago ye isuldaen semberet nebo minutichu komamoch eiboishen mogombet amun imuch iyeb minutik chuto kounoto kotos iboisie kit neu panget anan iboisie eut ye isuldaen semberet nebo minutik chu ago minutichu kora komache igochi ketit anan igochi toretet nebo kotelelso komye sikomuch kochulokis agomuch komong rurutikkwak en oret ne kararan.

Bo kamanut keyai boisioni amun tindoi keljinoik cheterter. Ye kaimuch igol chebololet kuni ko chobolelet ni kwendi kot koet ii ak kounito koimuch iboisien kora chebololani. Ko oret age ko imuch iboisien icho sotet ago kora imuch kwamak chebololani, pein chito olegemach ichopte an akot sogekyik kora kochoto che imuch ichop koeg ingwek ak iam ak kogon chamet abkei eng borta nebo chi age tugul.

Negigere en pichait komising konaat ko dragon fruit ago nito ko matundiat agenge, ago imuch kegonor matundiani en komasta ole kaititsikomuch kotebi ak ngot koitindoi chito frichit imuch igonore yoto, kowendi kotepche agoi en kasarta neo ama yaait kosir yeimetoen asista ole imuch koyait haraka ngot ko koibut lakini ngot icheng uiiy ye kaitit kowendi kotepche en kasarta negoi ama yai kiit ago wendi koteptos agoi kounoto koimuch iyai en kasartab betushek chechang.

En pichait kegere kotesetai kesetab matundiat ne noton naat mising ko dragon fruit ago kigere kele kigol kobotindoni matundiandanito kochang kabisa en mbarenyin ago kounoto kogakomuch konyor inee rurutik che chang ye kigeere kele kagomuch konyit karait anan beskenishek choto che chang rurutikyik chebo matundianito kiguren dragon fruit.

Ngoker boisioni kobwotwon missing akobo kamanutiet nebo kekol matundek en chong'indo ye en pichait kekere komiten matundiat nitok nii ako en taban komiten ketik alake kora ako togu kole yamat missing mbaret akoiborwech kole moche yakakitesetai boisiet komoche kora ketesetai kabisisiet anan kesut minutik choto chemiten mbaar sikomuch kokon rurutik chekororon ak chetindoi chametabgei.

Woi mobetos mionwogiik chekinomdogee en kokwotinwek chok, mionwogiik chekinomdogee kobotoo mionwogik cheu chicken breast pox, miten mionwogiik che furandos togochik kora, koumamsy, mitten mionwogik cheu tiongoek che yekanam chito komuch konamdagee kot ko kou sugulit komuch Konaam lakwet agenge yeityoo kokochige logook choton ko mianwogik cheu choton chekinomdogee en kokwotinwek chechoget.